Mokuongo inyiewo ringo kisenyiewo ring tiluoko, kiseluok ting'ado matindo tindo aeto ikete pii maliet tochwakre kosechwakre mociek tichako chiele. Ing'adone kitungu ing'ado nyanya ing'ado kitungu saumu kod dania. aeto ing'ado nyaka pilipili hoho kando. Aeto ikawo moo tikete sufuria tikawo ringo'o michwako ti ole tiloko loko banyaka lokre colour marabuor aetikete kitungu tiloko iloko, aekete nyanya kod kitungu saumu tiloko iloko kiseloko tikete echumbi matin tiloko iloko koro mae okikete pii. Aeto iketo kando mondo ited machielo. Ikawo mchele iolo pii esufuria tiluokogo mchele kiseluoko mchele tikawo kitungu gi nyanya ting'ado kamo ing'ado kando kando aeto ichielo kitungu ae ole nyanya ai ng'ado karot tiole tiloko iloko tiloko ti ole mchele tiloko iloko. Kiseloko iloko, tikete chumbi to ilo pii moromo totwak kosechiek titoko ikete san aei kawo nya ikawo ringo tikete ebathe aeto ikawo dania kod hoho mane ing'ado kande tiketo kanyo ti ng'adone machunga moro tikete ewiye mondo onen majaber aeto ikawo rabolo kod gima inyalo madhe godo tiketo bute kar kanyo mondo ochamego.

Kaneno gini to aneno ni dhiang' onyuol to dhiang' kosenyuol to mwandu omedre nikech inyalo uso chak tokeloni pesa. Ae dhogi bende kodongo to chieng' moro achiel gibiro nyuol to kelo dhok mang'eny makelo dongruok e dala. Kata dhogi bende inyalo uso, to kiseusogi to gikelo pesa

Gima oket kanyono en chumbi, en chumbi chumbi ma dhiang' nang'o sama dhiang' oa e kwath to imiyo dhiang' to dhiang' nang'o. Ka dhiang' ose nang'o to miyo dhiang' bedo kod minerals mang'eny e dende. Omedo chak, omiyo dhiang' teko kendo omiyo dhiang' siso mar chiemo

Kar kae idwaro japicha, idwaro ng'ama riembo ndege no to idwaro nyaka ng'ama nigi lony eweche mag riembo ndege kaeto idwaro yath mikiro ne majan mar chaeni, yath ma oruw kod pi maber. Odwaro kube kod oduaro nyaka teko be.

Eh gini yudore e aluorawa lakini ok oyudre mathoth ahinya. Gini itiyo kode e suso oduma kendo okonyo dhano e okoa cham sama cham nyalo kethorey e dier ot. Sama ng'ato oyudo cham mang'eny chande, to omiyo ng'ato tich mayot mar reso cham sama cham dhi kethore e dier ot kadipo ni cham ng'eny ahinya mokalo maok onyal ndiko ng'ato ma ng'ato konye suso matiek te.

Tijni ni kod nengo nikech rech en chiemo mamit ahinya kendo chiemo makonyo del ahinya. Sama rech ngato omako rech onyalo chame en owuon tomiyo dende bedo maber dende gerore ahinya. To sama rech olos moted mous eyi Kenyawaka to omiyo ng'ato nwang'o pesa to pesa konyo eyore mopogore opogore. Sama rech olos mouse pinje maoko tokelo donguok eyi pinywa mar kenyawa kae.

Wach manyien mawinjo kamit ahinya e ndalogi gi en ni, ne nitiere jaduong' moro mani kod nyithindo mayawuoyi auchiel, to nyithindegi gin jo madongo dongo mamoko some mbalariany. To jaduong'ni en aena ng'at ma obet abeta ma gimo timo malong'o bende onge. Koro dhako osebedo ka tiyo matek mondo omi opuonj nyithindo, ba nyithindo osechopo kuma bor e e kod sombgi. Koro chieng' moro achiel jaduong' ni owuok ni oriere e kor gweng, to odhi kumoro ma piem mar chamo mkati kod soda ne nitiere. Ba nopiem e madho soda kod mkati, ba opo ka wuode moro matin oyude kanyo komadho soda gi mkati. Boringo bo olal, olal nikech koro wiye kuot ni obet abeta e ot, gima okonyogo bende onge? Dhako manyo to ento obet. Dhako puonjo nyithindo to obet abeta. Koro wiye nekuot nikech nyathi biro lande e gweng' ni baba onwang' ka piem madho soda kod mkati to ok onyal chulona school fees.

Wach manyien mawinjo komaka ahinya, to wachno kendo awinjo ka litna e chunya ahinya en niya, e gwenge ma dalawa kor kocha, nentie nyathi skul moro, manowuok gokinyi kadhi skul. To kane en e yoo kodhi e skul, to jonjore nomake, kosemake e kor yoo to obambe. Kose bambe to odhi ochwe onege, omino omino ng'ute bochuo gi pala boyiecho dhoge, bokaw soksi bo osoe, bochwe odeye gi tai, ba bambene giyiecho bambene, ba giweyo gi e hinyiruok makoch ahinya. Ba iye gichwoyo gichwoyo pala. Kendo nitie kumachielo kendo ma nyathi skul maja maja klas apagadek klas apa klas apaga achiel, mane oneg marach ahinya kendo ochuo pala ba owit e bungu kumoro. Sani nyithindo ni kwonde marach ma kagiwuok ni gidhi skul onego bedni ati, janyuol kowgi nikech sani thoe ng'eny ihinyo nyithi skul ahinya kendo inegogi e sama marach. Okinyi sama gidhie skul ok kata otieno ni giwuok ni gidhi bayo. Mana ka gidhi skul gokinyi. Ichuogi pala tinegogi malit ahinya

Thuond weche ma owuok e weche manyien makawuono en mana kaka kiny nitiere yweyo kuom jok matiyo gi sirkal kendo kiny en odiochieng maduong kuom jowislam ma jo waislam kiny dhi bedo gi nyasi maduong ahinya. Miyo koro wan jo kristo wakonyo gi dhialo odiochieng gi no margi mar pasaka

Gini nikod nengo nikech en gima olos kod gikma teko gi ngeny kaka mabati, mabati teko ne ngeny ahinya kendo olose kod chumbe mamiyo kanyo bedo korit maber aito aneno ka nigi teko mar stima bende nikure makelo ler e aluora no kendo kelo arita

Ber miyudo kuom tiyo tijni en niya, sama, mae en pith mar mchele, sama ipidho michele, ka michele onyak maber, mchele inya tigo kaka chiemo kendo sama ichame no okonyi e dendi. Ka mchele kiloso maber miketo e gunia ma ikano maber to inyalo use e Kenya wa ka makelo ohala ne jauso kendo miyo odongre kien kod dalane. Kendo kouse e pinje maoko kendo kelo dongruok e piny Kenya wa ka

Tijni sama inyiew rombo to rombo no okidwa dhi tweye mabor kata samoro aluora chiemo tinie, iwuok kod opanga gi gunia tidhi manyo negi osiaga titongo matindo tindo tiketo negi e gima chal kamae kata inya keto negi e besen to gichamo. Aito ka mbos oyugno ahinya to ilielo rombo to yiergi no itero e kambi, dhi konyo e tije mopogre opogore kaka loso sweta, loso onget gi gik mopogoe opogore